Chang kiakik cheoyogi en kila ak kila chechoton ih ko cheu ngokenik ih, ngokenik achome orip amun en maaniik chekonu kobo komonut maaniik en sobetab chito amun tindoo kelchin neoo en borto nebo chito kobo komonut kebai ngokenik ak kora ngokenik kora komuch kokon katoltolik chechoton kitoltolen mbaret anan ko minutik, achome kora ayaga tuga kororon tuga amun ngebai tuga kesiche chego yan kakikei ih ak chechoton kora ko imuch kialden asikesich chepkondok, tuga kora ko konu muiwek chechoton ih kimuch keruen kora anan kechoben tuguk cheterteren che choton ih ko cheu kwosiek ak alak chechang. Tuga kora ko imuch kiba keeny ih akiam banyek kwak onyin banyekkwak ngiam ih ako kora imuch kialda kora akesich chepkondok choton chekiboisien en betusiek ab kila ak kila.